Tijni nikod nengo e alworawa, to mokwongo tijni en tij laktar. Newach aneno ka kae ondikniya viral infection aler. To laktar ema puonjo ga ji kaka onego bed ni giritore kata ka two moro owuok to en ema onyiso ji kaka gik ma onego bed ni ji timo. Kata kaka onego bed ni giritore mondo kik giyud two modonjo no. Kata ka sindan nitie minya chwo ji to ichwoyo gi gi laktar. Kaka ne ntie kaka corona ne obiro, laktar ema ne nyiso ji kaka onego bed ni giritore. Kaka corona dong ji ne rwako abuog rombe mondo kik muya no kadh go donj kuom gi mewach korona ne en muya makadho. Noya e piny ma oko to ochopo nyaka pinywa ma ku. Koro ka ne irwako abuog rombe, muya ne ok nyal chopo kuomi, okinyal okinyal yudo two no. To be ne ilogo, ilogo maler. Ibet ng'at moro maler to two no koro ok nyal chopo kuomi.